Puodhoni chalo puoth waru. Waru ipidho kothe, kosepidh kothe waru twi madongo to ogolo waru ei loo. Maua mar waru wuokgi oko to gimichamo e waru en tiende. Tiend waru ipudho tigolo timoyo matin tiketo e gunia kasto itero e chiro emomiyo jo mang'eny ohero waru nikech waru inyatigo e chamo chiemo mang'eny kaka nyoyo, gi mchele gi gikma moko.

Aneno ng'anyo maduong' machalo nga'nyo mag jopur mar niang'. Aneno ka ginya ng'anyo nikech bech niang' minyieogo e kar loso sukari, obedo marach mamiyo okginya yudo ohala madwarore emomiyo giting'o oboke malo. Aneno ka chalni ginyawuoyo matek kagigo koko kagiwachoni okgidwar bei marach mar niang'. Gidwaro mondo gimaber mondo tim negi.

Koro chon kapod natin newagi japuonj maber miluogoni japuonj Nicholas. Japuonj Nicholas nohero gik kompyuta maber, nopuonjowa kohero emomiyo an ahero kompyuta matek nikech anyatiyo kode timo gikma pacha nyatimo nyakao saa mang'eny mondo tim, emomiyo ahero kompyuta nikech kompyutagi bende inyatigo e tij skul, tij dala kata tij kanisa.

Magi to oduma mobul, kidwaro loso oduma mobul, idhi e puodho mar oduma, tijako odumano. Kastigolo opoklo mar oduma, kastimoko mach moketie maka, mach mamor mor mokoting'o kakni mag mach. Kaisetimo kamano, iketo odumagi e wi majno mondo gireure kagibulre matin mondo gibed mamit e wi chamo.

Aneno kama soko mar pii mang'eny mamol kowuok malo kadhi piny. Pii machal kama molga matek, to nigi teko mar loso aoche mang'eny ok achiel kende. Pii mamol kama bende okber ka jomatindo sude bute kata joma onge teko mang'eny, nikech pigni nigi teko mar ting'o ng'ato nyaka ng'atno nime pii botho.

Ah magi olemo mag nyanya. Koro nyanya thor yudore korwa e nikech aneno ka gipidhega e ot moyiethi miluogoni green house. E odni, nyanya twi kendo pii ikirone, kendo yath bende inyieu ikirone. Nyanyagi bende itweyo ei yien mondo gitwi magidhi malo. Bang' mano nyanya mosebet maduong' nyago olemo mitiyogo kaka chiemo. Jopur bende yudo ohala kagiuso nyanya e chiro.

Aneno ka jomoko kuang', nga't moro to nie yie to jomoko tochung' badh pii mang'eny machalo gi aora maduong. Koro ma nyatimore nikech ng'ato owitore ei pii botho koro jomanie ie pii manyo body mar ng'ani to jomanioko ng'iyo ni joma odonj e pii kuang' gi kiklal.

Aneno kakaa chal otel, nikech e wi mesa nitie san moting'o chiemo nitie container mar chumbi gir ting'o chumbi, to e korot bende nitie kalatas mondikie bech gikmoko machalo chiemo. Ng'at madhi chiemoni bende oruako sati marachar toketo kalam ofuko mar satino, manyisoni ng'ani nyabedo laktar nikech sati gi koti machal kama daktache emathoro tiyogo.

Aneno ka ng'ato chaloni odwa riembo peng'. To e wi peng' ka oting'o nyathi matin. Koro okber ka ng'ato riembo peng' toketo nyathi matin e nyime, nikech koyo magoga jii kagiriembo peng' rach to kor nyathini bende pod yom, koro nyakelone tuoche kaka koyo manyamiyo obed matuo, kata otere osubtal mana mondo othoo.

Mae chalo duka maduong' nikech aneno ka korot ondikie Skylark Kohler gi gikmoko mang'eny manyisoni e iye ka iuso gikmoko mopogore opogore. Emomiyo aneno ka jomoko bende ochung'e oko ka machalo jopikipiki, koro jopikipikigi ting'o neji gikma gisenyieo e dukani bende giting'o jii kowuok e stage mopogore opogore kagikelo ka mondo ginyieu gikmoko.

Ma en dho ranga bad sirikal mamanyo jomotimo richo miluogoni DCI. E dho rangach ka aneno ka polis mang'eny ochung' e nyime mondo gimi ng'at ang'ata madwa donjo ka gi paro marach kik donj. Ei apisegi jomotimo richo imanyo kendo iteroka, ka ipenjogi penjo mang'eny mondo ong'ere gima gisetimo.

Mae od ng'ado bura mabende ipako kaka court. Aneno ka jii ariyo ochung' ka mondo ong'ad nigi bura. Ng'at machielo to oumo wang'e nikech aparoni en emanotimo ricpo to okdwa ni jii onene mondo ong'eni en manotimo gimarach miwacho e wie. To ng'at mochung' mokoumo wang'e aparo ni en afisa mar polis matimo neno e lo ng'amo.

Mae ndiko manyiso kuma jii onego ring bochung'ie kamach ochako wang'o ot moro, kata kuma jii ng'enyie. Kama ichung'ieni ondikieni 'fire assembly point' to onyis ni jii onego ring ka nikech seche ma mach ochakre kuma gini ondikieni nyalo bedoni mach oknyamako, kata en kamoro matangla maonge udi mora amora ot mora amora kata gima mach nyalo mako mayot.

Aneno jatend IEBC machon miluongoni Wafula Chebukati, ekind profese mamoko mochung' e nyim bana mar mbala riany miluogoni KCA.

Mae chiemo mamit, ma kuon galot gi tong'. Koro kidwa chamo chiemo machal kama. Ikao kuon tiloso othonje, ei othonje kanyo ikete alot gi tong' timuonyo. Kuon ni inyachamo piyo tomit ka liet nikech kuon mang'ich okmit, tok kel mit mar chiemo.

Aneno kogur hema maduong' manigi taya, kendo aneno kama jii biro chung'ie kagiwuoyo ei hemani. Aneno bende kitembechni makitgi ber, mitiyogo mondomi kamichung'ieno bedo manenore maler. Aneno kitembechni marachar, marambulu kod machalo gi remo. Aneno bende gimopedh piny miluongo bendeni carpet ma jii dhi wuothe ka gidhi wuoyo mbele jii.

Aneno ka jii ochung' e nyim masin moro to giketo wengegi ei masin no. Rawera mobet piny ni orango masin no tir. Mano miyo aparo abari moro wach manyien manobiro e wi gima iluongoni world coin, ma jii neuso picha mag wengegi timiyo gi pesa. World coin nieri nochung gi od buche mag kenya, nikech okao gikma gin private to ouso ne joma okwang'eyo.

Ma tochalo ng'ato moyudo ajali marach. Mamiyo remo wuok mang'eny mamol nyak ekore. Aneno ka e ite kanyo chalo ni daktari luoko kuma ohinyore mondo remo kik med wuok. Ng'ani bende aneno kachalo ni owinjo rem matek manyalo miyo kata othoo, to gi sani ang'eyoni dakteche bende osemiye yath mag kuoyo rem nikech odhi tony matin.

Aneno afisa mar polis koting'o bunde e lwete machalo ka ni gikma richo timore, bende aneno kajofuambo gi jokeyo oting'o kamera madongo dongo ka gikao picha mar gimatimore. Aneno bende ka afisa mar polis opondo e tok mtoka mondo gikma magina wito kowuok e kor jomaricho kikchopne, bende aneno ka ng'ato ringo e tok polis mondo kik gimarach otimorene.

Tich mondikie pichaka en tij pidho yien, koro yien kelo ohala mang'eny ni jomo opidhogi nikech ka aluora ng'ato nigi yien kata ka apaka maduong' kata kalausi moro obiro oknyal ting'o udi, tobiro gore e wi yien tobedo matin. Tekone iduoko piny gi yien. Yien bende kelo koth mang'eny, kama yien mang'eny ntiere koth bende nitie. Koth yien gi tok yien mawuok mapodho e loo bende ber nikech kama, mago kelo manure e wi loo mamiyo loo golo cham maber. Yien bende mako loo maber mondo ka kata koth ochwe maduong' ba ofula omol, loo oknyal ting' kitero kumabor.

Pichani oting'o kit sirikal mar county mar Baringo. Ei pichani aneno kanitie mwanda ariyo manyisoni e Baringo county kanyo nitie mwanda mang'eny. Pichano ero bende oting'o agulu mikete chak miluongoni adila. Mwalo kanyo bende ogorie buk gi kalam manyisoni jocounty mar Baringo bende ohero somo. E wie kanyo ogorie nam manyisoni ei Baringo county bende nitiere nam maduong'. Kowuok gi kanyo ondik mwalo kanyo ni county moting'o gikmang'eny emomiyo kidoni nigi nengo maduong'.

Aneno ka migosi Raila Odinga obet e nyim mesa kachielgi jotelo mamoko maae piny Kenya ka. Ei wuoyoni kagigo mbaka, e twakgi giwuoyo e gik manyalo konyo jopiny Kenya kaka uchumi, pur, somo gi gikmamoko manyaloko ngima jaKenya.

Ei pichani aneno kit KTN News Kenya, maen od fuambo maduong' e piny Kenya ka, bende e picha kaeri aneno jaod bura ma Mumias East miluongoni Peter Salasya. Aneno nyitunge mitiyogo ei mako duond jaoteni mailuongoni microphone. Nyiduongegi itiyogo mondo omak duonde mondo oter duonde ei newsroom.

Mae subtal maduong' miluongoni Aga Khan osiptol. E subtal ka tuoche mang'eny ithiedho. Tuoche motamo subtande matindo tindo ioro e osubtalni nikech en gi jothieth madongo dongo mowuok e Kenya ka kode pinje mamoko maoko. Bei mar thieth e osubtalni ema bet ng'eny nikech kothiethi ka nyaka ichul pesa mang'eny mamiyo tinde joma dhi thiethre ka maonge pesa moromo ,solo pesa kowuok e joma gidakgo gi osiepgi mondo giyud thieth makare.

Ei pichani aneno jatend piny Kenya machon miluongoni Emilio Mwai Kibaki, kodgi jatend piny ma jalup Mwai Kibaki miluongoni Raila Odinga. E butgi kanyo kagisemosore aneno Kofi Anan, manokelo kwe e piny Kenya kagikmoko nobet maricho, e higa aluf ariyo ga abiriyo.

Mae od thieth miriembo gi mtoka ma bende idenndo kaka mobile clinic. E od thieth ni igolo thieth ma opogore opogore e joma gin mine kata joma chuo man gi tuoche matindo tindo kod nyithindo. Gini ber nikech kelo thieth e kor gwenge ma osuptal bor go. Koro omiyo nyithindo ok tho mang'eny e kor gweng'. Mine yudo thieth makare e kor gweng'. To familia mang'eny bende bedo gi kwe mang'eny nikech tuoche tin.

Mae pur mar ovacado, koro ovacado osebed kipuro avocado manyagweng' maok gol avocado mang'eny ,to kaka kinde oselokore okel avocado manyasani magolo avocado mang'eny ei higa. Avocadogi bende okcham achama, tinde avocado inyalok mondo obed mo mar wicho, kata bende mo mar tedo. Mano e kaka pur mar avocado osedhi mbele, nikech kata sani avocado bende ioro e pinje maoko mondo otigo e loso gikmoko machalo gi chiemo, machalo gi juis gi gikmoko madhano ohero.

Mae wang' apaya maber manyasani mabende idendo kaka Nairobi express way. Aneno ka kuma ogoye pichani ochimo Westlands, kama jomanigi pesa narobi odakie. Kama jomanigi ohandni madongo dongo bende okete ohendegi. Wang' apayani bende kitiyo kode nyaki ichul kanyo, mondo gari ni okali.

Mae timb pur miluongoni mulching e dho chi. Mulching ni itimo ka chieng' obet mager to cham moko machalo galot oknyal twi kaonge pii mang'eny, koro iumo loo mondo ka chieng' ogoyo loo pii manie loo no kik wuogi mang'eny mamiyo alot ner. Alodegi chalo gi otungu, nyanya, gi sukuma. Alode moko mitimo niga kama chalo gi boo, gosuga. Magin alode mamit to giluoro chieng'.

Ei pichani ang'eyo Swaleh Abdulslamad, ang'eyo Gladys Wanga, achielgi Ochilo Ayacko, gi mama Ida Odinga, gi Raila Amolo Odinga, gi James Orengo, gi John Mbadi gi jomamoko e pichaka. Jomo ochung' e pichagi gin josiasa to ng'at mobet en wi joluo. Ruoth joluo miluongoni Odungi Randa. Aneno ka kuma gichung'ieni ginie mor maduong' mar ng'eyo gi pako ruoth joluo mondo omiye tekre duto mag timo tije e piny luo.

Aneno ka josiasa madongo kaka jatend piny machon miluongoni Uhuru Kenyatta, jalupne ekindeno miluongoni William Ruto, Kalonzo Musyoka kodgi Raila Amolo Odinga kagimor matek, kaginyiero matek nikech aparoni gikmabeyo osetimre kata gigo mbaka moro mamorogi marach.

Ei pichani aneno ka joma ng'eny machal jopur kao koth yien matindo, koro yien gi kelo mor nikech yien mopidh kamoro giduoko piny teko yamo. Yamo manya ketho puoche moting'o oduma kata ting'o wi dato mag udi. Mor ma gin go en ni kata kamano, yien gi kosebet madongo ginyabar gi tiusogi e hardware. Mano bende kelo mor maduong' nikech yien moko manie pickup ka bende nyalo golo olemo mitiyogo e chiemo.

Mae chalo od jatend piny midendoga ni State House kata State Lodge. Ei odni jatend piny dakie. Koro e dhot ka nitie kombe makitgi ber, machalgi remo. Nitie yiende maber mag mzabibu bende. Aneno ka bende wang' apaya olos maber, to odni bende en od gorofa manigi bendera e wie. Kit piny Kenya bende oket e wang' dhot kamano manyisoni ma to od piny owacho kata sirikal.

Aneno ka jatij kampuni miluongo ni Safaricom miyo ji kek. E toke nitie mama moro bende moting'o kek e lwete moboye kalatas maber. Jaduong' ni bende imiyo kek ka. Manyiso ni nitiere mor maduong' matimore kokadho kuom bedo mar Safarticom e pinywa mar Kenya ka.

Ei pichani jii tiyogi yore manyien mag kayo oduma. Oduma ikete kor tractor moro tiole ei lorry titere dala oduma maoselos nikech ma tim manyasani. Chon kocha, ne nyaka jii wuodhe ei puodho kakayo oduma, to sani nitiere masinde mabeyo mitweyo kuom tractor togolo oduma e puodho, golo opoklo gi, togolo bende yien gi, toketo gi kuma nyabet maber.

Aneno gorofni makitgi beyo, udi mabeyo molos maber. To e wi odno ondikie ni Mwai Kibaki Convention Centre Seminar Rooms machalo gi ute somo moger e mbala riany mar Mount Kenya University, kuma jatend piny machon miluongoni Mwai Kibaki noyao bogolo pesa mar chako gere.

E wi mesa ka aneno kit chiemo adek. Aneno soda, mandas gi kek. Mandas gi kek iloso gi mok ngano. Mok nganoni ikete pii maliet kaen mandas kisekete pii maliet iloso mogo mondo ochal kaka kuon. Mogo koselos kamano isinyo mathindo thindo tikete mo mang'eny machuakre. Kanyo e kuma iyude mandas moted mamit. Kek to, ikete mach ei sufuria e wi maka kata e mach mar stima midendoni oven. Soda manie mesa ka tiloso ei kampuni miluongoni Cocacola mondo jii omadh to owinj maber.

magi laketeche mawuothe kor gweng' ka gipimo tuoche mag adundo aneno ka machine mokete wi mesa en machine mar pimo kaka remo dhi e del ng'ato mabedne iluongo ni pressure ,pressure ni en tuo marach nikech kose mako ng'ato, ng'ato nyalo tho sa asaya makata ok nenre

Mae kido mar od fuambo gi keyo mayudore e mbui miluongoni Kenya Digital News. Kanene aneno ni en od fuambo makelo nejii weche manyien e yor simu kapok odhi e ute fuambo madongo, kapok joma ng'eny bende owinjo. Okao weche manyien kuom joma ng'eny maodak e kuonde mopogore opogore maok chalgi ute madongo mar fuambo gi keyo maoro jog gi kuma ng'eny.

Aneno kido maduong' mar od fuambo gi keyo miluongoni Citizen television. Wang' jowini kelo ne jii weche manyien kowuok kumora amora e piny Kenya ka. Ooro jog gi e piny Kenya e gwenge mopogore opogore mondo okel negi weche manyien eyo wang' jowi.

E pichani aneno ka daktari mapimo wenge jii menyo wang' nyathi gi kalam moyiedhi miluongoni pen torch. Kalamni itiyogo mondo ong'ere ka wang' ng'ato nigi midekre moloyo kanyo daktarini bende koseng'eyo midekre matimore e wang' nyathini onyamiye yath to onyamiyo kata jonyuolne yathe go mondo omiyego e dala.

Aneno ka jalni nyal ng'at ma wuoyo low kampuni maduong'. Kigocho kigolo gimok ihero kata kipenjo penjo mamoko kalure gi kampuni madongo, magi e kit ji madhi wuoyo kodi maber gi weche manyien mowuoke kampuni no kagiduoko penjo ma osepenj.

Mae tij fuambo gi keyo weche manyien kalure gi tuoche manyien motuch e kor gwenge mopogore opogore. Tijni nikod nengo nikech ka jii oseng'eyo ni tuo manyien osewuok ginya neno kaka ginyaringo kuom tuo no mondo kik gituore. Tijni bende nigi nengo nikech joma ng'eny thoo nikech gikia gi koso ng'eyo, koro kosepuonj gi kaka ginyaringo kalure gi gikmondik ka kaka ruako mask, bedo mabor gi jii, to ringo e subtal ka gineno ka tuono ogogi medo jii teko gi ngima maber.

E pichani aneno Profesa Peter Kagwanja maen ng'at molony e weche siasa gi weche pango gikma e piny. Aneno bende Willis Otieno maen jalup jatend kweth mar siasa miluongo ni Safina. E pichani bende aneno Charles owino mochung'ne gik fuambo ei piny Kenya ka. To ma tochalo wang' jowi miluongoni Citizen, mawuoye e wi gikma notimore Addis Ababa.

Ei pichani e tok ng'ama ochung' mbeleni aneno jotend kanisa moruako leuni marochere. To ng'ama ochung' e nyiduonge miluongi ni microphone ni iluongoni Rigathi Gachagua maen jalup jatend piny machon. Nogole gi jo od bura dwe ma aboro higa mokalo.

Aneno ka chalni pien ng'ato ohinyore marach kowuok kuom wang'o gi gima liet, emomiyo ka otimore marach kama. Ng'at mowang' kama dwaroni oolo yath e wi kumowang'no toketo mor stima manyalo golo rem mang'eny. Bende nitie yien ma imiyo jii e osubtal makweyo rem midendoni painkiller mago bende beyo e golo rem matek mawuok gi hinyruok machal kama.

Aneno od fuambo gi keyo. Aneno jacamera komanyo kama jawuoyo nitie. Ng'at mawuoyoni bende somo weche manyien e masin maen wi camera kanyo midendoni auto que.

Aneno ka nitie jopolis ka, to jomachal joDCI mobiro kao ng'ato machalni noneg bowite bungu. Maetimorega togikao ng'at modhoni to gitere osuptal ne lekteche mong'eyo ng'iyo weche jomodho. Kagiseng'iyo ng'at modhoni gibonyiso jii gimanonege kata ng'at manonege kagisetimo fuenyruok maduong'.

Mae tij bengi. Bengi ber nikech jii kanie pesa mang'eny maok ginyal wuothogo e ofuko kata kano e dala nikech pesa nyalalni e dala kiketo pesa mang'eny e dala. E bengi ka bende jii nyakwayo pesa magitimogo gik mang'eny kaka chulo pesa e skul, chako ohala, gi gikmoko mang'eny kata gero udi.